Irio ũrĩmi ũrĩa nyonaga wĩ mũritũ kũrima rĩ, nĩ kũhanda irio ciria cibatarĩkanaga gũkũra na ihinda inini. Ihinda inini rĩu rĩ, no ũkore tha ingĩ mbura nĩ iracenjia, rĩera rĩgacenjia. Rĩu irio ta icio rĩ, ndũngĩhota gũcihanda, kũringana na mwena ũrĩa njikaraga. Tondũ gũkũ rĩera mũndũ ndahotaga kũmenya ũrĩa gĩgũthiĩ. Ũrĩmi wa ngũkũ nyonaga wĩ mũritũ, tondũ wa mbere, ngũkũ nĩ ciumagĩrwo nĩ mĩrimũ, nĩ gũũkaga kĩhinda kĩa mũrimũ, ngũkũ icio cigakua ciothe. Ningĩ ngũkũ ĩbataraga rĩera rĩtheru, ũtheru. Rĩu nyonaga ũrĩmi wa ngũkũ ningĩ wĩ mũritũ.

Ũyũ nĩ mũndũ aratarĩria mbeca iria ena cio, na mbeca iria akoretwo akĩhũthĩra. He matũmĩri mothe, cironekana nĩ cio mĩrongo kenda na kenda, iria atũmĩte nĩ ĩmwe, na iria akoretwo akĩrĩha mbirũ, nĩ ĩmwe. Kũringana na matũmĩri make, matũmĩri methĩ.

Nĩ ndĩretĩkania tondũ rĩrĩa ũrahũthĩra M-pesa, gũtĩrĩ mũndũ aramenya mbeca kĩrĩa kĩwango kĩa mbia iria wĩna cio. No rĩrĩa ũrarĩha na mbeca baribari rĩ, nĩ ũkoraga yani mũndũ nĩarona mbeca iria wĩna cio. No rĩu rĩrĩa ũrahũthĩra M-pesa, gũtirĩ mũndũ ũngĩmenya mbeca iria wĩna cio. Rĩu nĩ ũrona hau nĩ ndĩrona ũkĩrĩha gũtũmĩra M-pesa, wĩna ũgitĩri gũkĩra gwĩkatĩ kũrĩha na mbeca baribari. Tondũ ona ũngĩkorwo, ũngĩkorwo ũgĩthiĩ na njĩra rĩ, na wĩna mbeca M-pesa-inĩ gũtirĩ mũndũ ũramenya, no wĩna mbeca ũkuĩte rĩ nĩũrona andũ nĩmarona wĩna mbia. Rĩu no ũkorwo no no no wĩkore rĩngĩ ũgĩkĩhũrwo nĩ mĩkora, nĩundũ wa mbeca icio.

Nĩ andũ me mamatha-inĩ mao ma o mũthenya. Ndĩrona kwĩna akui a bodaboda, kwinaa kwina mũndũ ũrorũria indo akuĩte, hena matuka ma biacara, kwĩna ngari cikuĩte mĩrigo, ngari cia cia mũndũ kĩũmbe, ndĩrona kwĩnaa mũndũ wa wa wa wĩra wa kĩrĩa, hena mũndũ ũrahũra thimũ. Pause